En ireyu agere bik chenekit mut akalak chimatagi chikatabatyo en meset akobichuteton kotindo kitabushek AK kilamok en mesisiek chwak buchu amangu Kole tindo tuiyet Nebo ktda ktda ko kampunit Nebo temik ab bik ab chaik amangu Kole bichuton ko katabatyo sikobit koyai tuiyet akobo chaik ako mara Mae kongalale akobo Beit ab chaik ngomii ngweny anan ngomii Barak Beit ab chaik

Ichechu ko cheko netai koron koyaache komiten saburiet akibchuchuket AK chechoton AK koyache ilal mat akitebsi saburiet mat ita ichuchuganji chechoton mat akikany kotakokut anan kochumukoso AK yekakokut chechuto ibos mat akositakorutio mutyo ako ngebos mat koigeitu Inoniton cheko gutu lakini mabendi kutumdogei kobendi ngweny ako nekakorurio chuton imuche isutu

En ireu ko kit nenyonjam metit ko kot nekakitech nekararan mising nebo bakoinik okakindw kibatinik Barak ako en tai yin komiten waiyat agere kora Chito neteleli en kurgat agere koraa Kole miten ngasit nekelanye kebendi orit ako kit nenyonchon metinyun en iroyu amangu Kole Koi ko kot Nebo invegenik kotab ingekenik keteche kounitetan ngazi niton kobaishen ingogenik kolanye Yan bendi orit akoyamae komang bik kobaishen ingasit niteton kogeny kowekse kobwanen bi ako en koiteton kokakichop kurgotik aeng miten Nebo Barak akomiten kurget Nebo aeng ako amangu Kole goi komiten ingogenik Chemiten Nebo Barak AK Nebo ngweny

En iroyu agere miten tuguk chechang kot mising ako kit Nebo kamanut agere komiten meset, miten kibrebeita miten kikombet Nebo chaik ,miten kechikoik ,miten logoek chemengechen en ireyu ako miten mayat nekakichob kokararanit kot mising akomiten makatiat akomiten koraa sanit ? Tuguk chutetan tugul Koba kamanut akotareti koteche borta akokonu afya nekararan en borta akobo kamanut kot tuguk chutetan

En ireyu agere bik Chemiten ko agere kwanyik aeng AK murenik somok AK lakwet ako bik tuchetoko katabat akoamishe bichuton amangu ale bichuton kokayumak sikobit ako famili agenge sikobit kwamis tugul en kibagenge agere bichutetan kobaibaiye kot mising agere raritos bichutetan baibaenbkot kabisa amangu Kole en bichutetan komara kamiten okot kit Neu sherehe ngamun agere amitwagik mbalimbali en yumesosgek chwak

En ireyu agere bik Chechang kot mising Chemiten ko amangu Kole bichutetan komiten sibitali ako en bichutetan ko kamuch anai Chito agenge ako Chito nekanai kwondo nikatabat nekalach minaok akolach shatit netindoi mauwek kokwanyiton agere kebimani pressure nenyinet ako kwanyitetan ko mwanasiasa ako tinye kamanut neon en emet nyon kekuren Ann waigurukwanyitetan Koba kamanut kot mising agere miten ak daktari nenyinet kokakibimani pressure nenyi kwanyitetan kokikoyai baishet neon en emet nyon Nebo Kenya akokikotaret bik chechang en county Nebo Kirinyaga wkokikokanab bik chechang

Ireyu any agere kot nekitikin lakini kakichop en koitet kokakibangan tuguk chechang amangu Kole tuguk ichuteton ko kerchek chekakibangan kokararanikitun kabisa ako en orit en koiteton komiten Chito nemiten orit akoamangu Kole chichiton mi orit kodaktari en koiteton any kokakibangan kerchek chekergei akende komasta agenge kerchek alak chekergei kokakinde kamosto Ingo akokakichop selfishek kongeten Barak bakoi ngweny en koiteton ako baishoni en Kokwenyun kokararan kot mising ntandan ntamun kikotaret bik chechang en konamin okot tungoiuot ilabati oliteton Akiba kegonin kerchek koiteton kekuren kemist so kemist kokikotaret Bik chechang kot mising ngogekas ko kamakokararan borta ak kitambo yegait sibitali kokainamen kemist initon ilabat iwe inyoru kerchek en olotetan so baishoni ko kararan kot mising akokikotaret bik chechang akokikosobbbik chechang akokoraa en koiteton agere kit nechilchile Chito nemiten orit akoa amangu Kole koroitetan ko kit Neu computa

En ireyu agere mitungishek chekakibangan kongeten nemingin akoi neon konamen ngweny kocheechen akoi barakiat kochemengecben mitungishek chuton chemengechen Koba kiloishek nekit Sokol akeba Barak kochemengecben konkiloishek somok so emutungishek chutetan agere koitindoi kalaishek cheterter mitungishek chutetan en kalaishek chetindoi ko kalaitbagetugul ak kampuninywan ak olebaishoitoi mitungishek chuteton inyoiibe mutungit agenge akiluban chepkondok agebimanun kiloishek keswa kot ko nyitotin kiloishek choton akinam mutungit ngung agiib akiwe ibaishen tos mutungit niton ibaishen ako Mii kasit orit so ibaishen kasit noton en orit ak mat imeche ichoben amitwagik so ibaishen mutungit niton ak yegagobek kasit en orit iweku mutungit niteton konyo yelekiiben akewalun akiib mutungit age netindoi ksait en orit iwegu nekamakotinye kasit akiluban chepkondok

En ireyu akere biik chekotopot en ng'echerok ako bichutetok any ii akere ko chebiosok eleo chebiosok chekotopotio en ng'echerok ako aketugul en chebiosochutetok kotindoo lakok milakok chemengech chereronik akomii chelakok chekamach koechekitu kidogo so among'u alee en ireyutok any kokoimutu chebiosochutetok lakokwak kobwa clinic, clinic ko olekimuti lakok chemengechen kong'eten chekokisiche akoi kenyisiek mut ibakechanjan so ako en taitab chebiosochuteton ii akere miten chito nemurenik neteleli en tainywany ako chichiteton kanam kion king'ololen kikuren microphone ako among'u ale chichitetok konetindet neinete chebiosochutetok mara konete elekiripto lakok chemengechen ana koimuch konete elekipongondoo uzazi nenywanet.

En ireyu kerenyun elakertoi kit netesetai en Yu agere takitariek chekaikum gei chechang kabisaakotakitatiek chuton Komi chekalach chenyalilen akomi chekalach ingoroik chelelach so en kerenyun agere ale takitariek kokamiten elekiyensen elekiyensen Chito agere Chito nerue en tainywan kakindekitanda Koru en tainywan akoamangu Kole kakiyae baishoni keyachin Chito nerue en meset yotetan so agere takitariek chutetan miten takitari neon en taiywan amangu ale takitari niton konete takitariek chuteton Igo akoba yengset amu agere alak kokanam kitabut akokanam kilamok amangu ale kinete icheket akobo olekiyengdo Chito.

En ireyu agere kit netalelion kit Neu karit Kole lakini nibare Iger komie komagarit ago kit netalelion akomatimye okot mugunganik tindo kit Neu nekitemishen ak en lugait ab chumbek kekuren capillar so koiteton kebaishen yangichobe Kou oratinwek ako koroitetan koniton neiname kiteme oret ngogasamis oret komiten tindinyek ko koroitetan neimane kiteme kobalu tindinyek choton akotandasan koroitetan neiname kiteme oret kotauboret en olenyalu ketem oret

Baishoni Koba kamanut mising kot en kokwet ngamunanan inyoru tibik chemengechen cheuchu Chemiten sukul Koen mara konywanet ko bik Chemiten ngweny kot mising Yani bik cheseretos ak mamuche kosich rabishek sikobit kwalen tuguk Chu lakini kongenyor tarete kouni kokibaibai ko ki kokwet mising ngamun kagekonob akichek bichutetan kamiten ngweny kogergeit ak bik Chemiten Barakiat so baishoni Koba kamanut kot mising kwanza en tibik Koba kamanut kot mising agenyoru taretet kouni kibaibai kabisa ngamun akomuch okot koyai lakwet nekamii ngweny matingokabune betushek choton konyonen sukul komiten komie

En ireyu agere kwanyik aeng Chemiten ko ago kwanda agenge ko chi nemi matanati nekaruu en kitanda ako kwanda age nekatelel en kamasta nyin komangu Kole ko daktari so ngamnatet ak Karik chekimakingei en baishoni koyache komiten mashinishek chekibaishen sikobit kekas kot ko mi komie lakwet akekas koraa kecheken presha nenguget kot Komi komie kecheken korotik koraa kotkomiten komie ak komakingei akoyache konget akomiten daktari sikobit koik inendet necheru akochekeni tuguk chotet tugul so komami daktari akomami mashinishek komagoi kosulda baishoni so Komi tuguk chotetan tugul kosuldoakse baishoni

Kot konerech kastomayat konetai korong koyache iwe ngweny akisom nyoet ab Kat akingalanchi en mutyonet kot mising akomanyalu obe Barak twan obolie kotobolie kokewon kastomaek alak so kotingalalchi en mutyonet koguiyos kastomayat inoton akowek gogeny okot koraa en Karon akonget kowakoibe bichait Nigam nekararan Kole chichono ko Mie kot mising Yani tinye rirenet ab gei

En ireyu agere bik chekatelelso akokalach abronishek chelelach akoamangu Kole bichutetan ko takitariek ako en Yu koraa agere kot neon kot mising nekararan ako en Barak kokakisir Sinai outpatient rehabilitation center so amangu rou Kou sibitali nakimuti bik chamakararanen metoek anan ko bik changikoye maiywek saiti so inireyu ko tuguk Cheba kamanut kot mising netai koron kokoroiton kakitech akomamiten goi komamiten olekimutin bik chemiandos Nebo aeng kit Nebo kamanut kot mising en ireyu kotakitariek Chu komami takitariek komami baishet agetugul netesetai en bik chekakimut kobwa ireyuteton

Siket ab lagok ak atebet nemie en kokwet kit netai korong konyalu komiten kashinet nekineten sikik so ngomii kashinet en sigik Koba kamanut kot mising en lagok Nebo aeng koyache itabate koisigindet ak lagok guk akobit inet lagok olekitebtoi akinet tuguk chekororon ak tuguk chemanyalu koyai so kolakwanoton akosich kanetotyet komuche kotebi kotkomie en kokwet ak konget konet akinei lagok alak en kokwet ago butio komie lagok

Ndaker baishoni akaragen baishet neuniteton en kasariagere terchinet neon kot mising baishet ab kasarta Nebo ngunin kokikowalak kikochanga takitariek akokiketechat korik chekiyaen baishoni chechang akokoraa niker baishoni igere kibandet agenge lakini en kasarta ab inguni kokikochanga kitandok ,kikochanga takitariek akechope kotab baishonitetan kotililit kot mising baishoni ko kikobunchi kamanut koten chepyosok akokikotaret chepyosok ntamun kikochanga yelekeyon baishoni en kokwatinwek

En ireyu agere karit nerue en ngweny maokot karit niton ko tirelait AK en taban akere bik Chemiten taban yuton akakere kounemiiten kit niyeni Kou mat akoe en taban kamasi koraa agere karit nekakisir Kole ambulance ko ambulance inib KO karit neimuche kotaret Chito ngele mara kaumian Chito anan kokabit ki komuche kolabaten chito akoi sibitali sikobit konyor kanyaiset karit niton karuu en ngweny amangu ale karit niton kokanyonen en barabaret akolul en taban irou amangu ale kit nikayaak en Yu kokayak nyasutiet nesamis kot mising amangu Kole kaibet bik alak sabanwek chwak akoalak kokamuch koumioso ntamun akere Kole kaletagei tuguk chechang kot mising en tabanushek ab karishek chuteton

Kasugushek ab kerchek en lagok chemengechen netai koron koyache keibkitabut nebo kilinik nebo lakwet sikisib kotokiwe kilinik tugul chenyolu Kwa lakwet nebo aeng' koyache yangimuti lakwet keba kebimani keswee mianwek tugul en borta so kotogigesib komie en kitabut elekikisurun Kole yache iwe betut nekile komiten komie lakwanon notetan

En ireyu agere kit Neu kot ako en koiteton Barak agere tuguk chekakiratarat cheu wainik chemengechen chetenden chetuiyen ako agere kit nekakoit en lugait ab chumbek kekuren cctvako niteton kotareti Chito nemi orit koimuch Koger kit netesetai en orit anan ko bi en koiteton so nemiten orit komuche Koger Kole ne netesetai anan kobaishen nekiyae komuche Koger nimiten orit agogere oletesetaito tai baishet nekeyae en koiteton

En ireyu okere imbaret neoo kot mising ak ko imbaraniton ko kakitem kwenut ak ko taban taban okere miten ketik, en taban mwisho yuno okere kiit neuu koot, ayaa en imbaranitok okere tangit nekokichob kekanabta kwoo barakiat ak okere paipushek chebo beek en, imbaranitet kora okere minutik chekakimin cheuu ingwek ak taban yuno okere minutik cheuu marakwek, en imbar yutetak omongu olee kiit mneteseta en ireyu ko tangini ak paipushek kimuche kekul beek en tangit barakiat sikobit kebiten ingwe chutet any iton yoon kokolal asista soiti yoon momiten robta, en kiit netesetaa kora en yutet okere en taban kora komiten imbaret nekakitem netomo kora kemin.

En ireyu akere kitunguik Chemiten en imbar ako ba kamanut kot mising baishoni en kokwet ntamun netai imuche ibaishen kitunguik chuton ichapen amitwagik cheiyome AK Nebo aeng imuche Inam kitunguik chuteton AK koip Koba indonyo iba iyalde isich rabishek ako yekaisich rabinik choton imuche iyalen tuguk alak chekimakingei AK kitunguik chuteton Koba kamanut kot mising en kokwet ntamun tareti kot mising

En ireyu agere ingokiet nelel ako tinye chebiriren en konyek AK akarubu kutinyinngokiet nitetonagere tinye tuguk cheu kalmatonok cheu chekamuchbkonam inendet en Karibu konyek ak kitunyin amangu Kole ingokaniton komakingei kerchek sikobit koistaigei tuguk chuteton chetindoi en bortanyin makingeibkanyoiset neo kot mising sikobit komainamda ingogenik alak mnyaniteta btindoi

Kit neobwote boisioni abwote ko karoo on robtaa neo kot missing bacon maran emet anan kokorobon en kasarta nekoii kot missing kota konyetbeek ii kochanga soiti bako maran akot en kabungushek indamun akere en yuu komiten minutik chekakimin ii cheu bandek kokokorobon to take neo soiti kota komuch ainoshek I komokomuche kokonor beek chechang ko kokomong bek croton kobwa kot koit imparonok ab bik .

En ireyu ndaker baishoni abwate kobmbaret nilekikoyam ak kikoikeny ketemendamunagere kikobiririt kot mising ako makonyalilen suswek amangu ale en imbaraniteton kokikolala asista en kasarta negoi kokiogeny keteme imbaraniteton akakere kikoyomia suswek akoyomio ketik kidogo en taban taban kombarani kokikoigeny keteme imbaraniteton

En ireyu agere baishet nekararan kot mising baishoni Koba kamanut ako baishet nekikere ingokenik anan ko baishet nekikere ingogenik agere ingogenik chechang kot mising en ireyu ngogenik chenekit ite konim ana okot ko bokol ako chelelachen tugul akoba kamanut baishoni mising en kokwet ntamun ngele okot ketinye ingogenik chechang okot konom chelagu Koen bebtut itinye Manik konom akotikoite mayainik choton anan iyalde Kotor komesereti Chito nekaba kokwet isiche rabishek sikobit isibtoen Baishonik alak koraa imuche iyam mayainik choton koik ingwek anan ko ingokiet Noto koik bendoba kamanut mising baishoni akotareti kot mising

En ireyu agere bik chekatabto en koakobichuteton kutindo tuiyet samwa Kole tiuyet agere agenge kokaname kit nangingalalenb akochichiteton nengalale ko Chito Nebo kamanut kot mising Chito mwanasiasa nearoru akobo Baishonik cheyoe samwa Kole ba kamanut mising Chichi ko agere embatenyin agere komiten Chito neribote bik AK inendet ko Chito en rou nekanai Koba kamanut kot mising akokikoyai baishet neon akotaret bik chechang

En ireyuu okere bik chekibo keny bik polishek chekibo keny chekiyobu emet age kobwa emetab Kenya. En irou Koraa okere kit neu melit neo kot missing, omongu ole en yutet kenyi ko kitam kowo borioshek so ko kitam kobwone polishek chebunu emotinwek alak kii ak konamgee ak polishek chebunu emetab Kenya. Kokin komii boryet tii ko kimuche koter borioshek choton nii ak koter amakibar bik chechang. Ako koraa ko kimiten kokimitu Koraa bik alak kongeten emotunwek alak kii konyo kochob tukuk en emetab Kenya tukuk cheu barabaroshekab karitab mat.

En ireyu agere keteshet ab citizen telebishon ,keteshin kebaishen kekere kibindishek akobaishen okot igere tuguk ab logok keteshoni kora ko igere tarifa AK tuguk chetesetai en emet keteshoni kokinam geny ak ooh keteshoni koraa kotinye redio imuch ikas en redio kotimetinnye television imuche igas en redio keteshet ab citizen redio kotinye television imuche Iger tarifa en yoton, keteshoni kokikobaibait bik chechang ako yanitinye television komemuche isirir igere kityo tuguk chetesetai akigere tuguk chetesetai en emet ab Kenya AK Chito Nebo keteshoni kekuren SK Macharia